Kit netai nenyolu itinye konyolu itinye in space sii neimuch iteki kot noton nebo ingokaikab kapinkoken koyokerisich any space sii inyon itech in kot any nerue ngokaik chukan ak itech kot any nekararan nekereisen ngereisen kotab ingokenik kii koityin in komoityin tyongik kou kibunbungishek Ako nyolu koraa itinye rabinik sioljinen icheket tukuk chekiome . Ako nyolu koraa itinye in kasarta ndamun ingokenik komoi keribe akot olemenye konyolu ibuche Kila istoi siratik ak isto in nini chechwaket waste chechwaket icleanenii yerue sikosich stress ak ingokenik yon mosich stress sii ko koloku cheketebe isiche baita neo.

nyolu kochanchani ngogaik kwak temindet amu in..... nyalu kochachan ngokaik amu myanwagik eng kokwet kou myanda ab amalda koibu koristo konam kokwet tugul.. ko yakachanjan chito ngogaik ko nyaku kotililit ye rue ngokenik si koisto kimitek che nyekwomei ngokenik kondoi ngony audio nenywa ak konyoluu koboi chito ngokenik kokochi amutwogik che tindoi audio tugul

Ingokenik kyuk ki oyumii in oyumii mainik konyil somok en wikit yon kolok raa oboyumii korun, konyolu anyi ak in en aldaet tii oyumii ko trelit tii sinyokoib chito en gaa mobo oldoi kwagenge en tukuk oldoi ko trelit sosich baita.

True, chicken that walk contract diseases because when they walk freely they tend to meet other chicken that could be sick and therefore infecting each other unlike caged ones that do not meet other chicken.

ki anyun ya kemaa bandek eng mbar ya ketor aknyima eng kora si komuch koistogei tuguk cha nywaa

kiyayaei bpisioni kenit ab elpueshe aeng ak sokol kingachut college . ko boishoni kokararan amu ya ingen chitokobir pek komi mashindano ko mara kopir bek ipkondo kosich zawadi . komuch kora yamengen chito kobir pek ana kopit nyasutik ab pek ana kola chito bek ko konu asenet neo anan komi tiongik chemi pek kosus chito ana koib chito kou mambok. igeere kola kole boisioni kotinye komastanyi nekararan ak kotinye komastanyi neya . imuch kosar nekakalis en bek ko much kosar nekakabir

chichi ko uya kkioyochi inendet audio yani kakiachi biret uya kayai makosa . korwai bik che ba ola. mara ko bik che ba kokwet ak nyo kobir inendet ne katakanye koit police nyo komut inendet . ko boishioni komakararan amu sait mara kealalya chito mara kamakoinendet anan kepir ako mara kamakotinye makosa amakiita chito kuni ko nyolu kenai kit nekatestai. boisioni sanasana kopitu eng vijana ana inyoru vijana chakikoyumatkei eng town matinyei kiy neae mara ko idle tinye bangik ak yakabit makosa kewir chito ako mara kamakotinyei makosa